Inyiewo kabich tiluoko maler. Kiseluoko ting'ado mabet dongodongo .Kiseng'ado madongodongo ting'ado kitungu gi nyanya kaeto ichielo maber .Kisechielo maber tikawo kabich tiole kiseolo tiloko iloko matin kik iwe mochieg ahinya iwe ma muodre muodre , kae tikawo peanut butter tikete to olosre machal kod mae.

Gini ni kod neng'o ne jodak mag aluora wa nikech mae inya tedo godo kwon to kisetedo godo kwon to miyo ji teko kose miyi teko moro mang'eny minyalo timo gik mopogore opogere kendo minyalo budho ahinya ka pok ichiemo nikech omiyi teko mang'eny sami chamo kwon dendi gere in kod teko ngima ni ber kendo minya tiyo mang'eny sanichamo kwon mamiyi tekono nikech kwon kelo teko e del kwon.

Gik man kod nengo kae, aneno superdrum. En kod nengo nkech inyalo kanie pii, onyalo konyo e ting'o gik mang'eny mopogre opogre. Kendo aneno masinde ma tekogi ng'eny. Masin ni kod teko nikech, onyalo loso gimoro ma dhano oknyal loso, kendo odwoko teko ma dhano do tio godo chien kwom loso gino. Ae aneno kondik ni avocado oil. Matiende ni mor no, ma masin ni golo, ni kod nengo. Kouse to nyalo kelo pesa maloko ngima ng'ato.

Gima timre kae, en ni aty ng'ato nopidho avokado, kosepidho avokado to tere kambi, koro kambi loso gi to keto gi e boksi ma itero e pinje maoko. To kosetergi e pinje maoko, to dhikelo dong'ruok e Kenya kae, kendo mio kenya wa dongre kiohala kendo ki maendeleo, mii waendelea ahinya. Wawuok e okang' mawantie kendo wasudo e okang' machielo man kod nengo.

Ka aneno tijni to gima bire pacha en ni ati mae en kambi mar maloso mor tedo kendo kubni moket mopang kar kagi itero gi e iye kanyo to ielo moo , koseole moo to iloro maber to ibro gol tidhi usne jopiny ma kelo dongruok e kambi kendo gi e piny kenya kae.

Ratiro mawuok e mawuok kwom fwambo kod keyo mwuok e yor en ni sama ng'ato kao nonro mar ng'ato wadgi, kata okao okao ujumbe moro kowuok kwom ng'ato, to okonego bedni okao pichane ka ng'atno okoyie mondo mi okau pichane mondo oket e yamo. Kata samoro okodwa mondo mi otii kod dwonde mar adier chande. Koro onyiso jogo ni dwonde mar adier cha kik tigo mondo mii gitem dio dwol no, mondo mi giket e yamo. Kata na suche bende okonego bedni ikete yamo kaokoyie, kata nyinge okonego bedni kaokoyie. Magi e gik monego bedni jofwambo ng'io ahinya. Ipenjo ng'ato konego bedni ikelo suche e yamo kata ka okonego bedni ikelo, nikech samoro inyalo kelo ba mi ba goi faini moro mar pesa maduong' nikech itimo gimoro ma jal cha nok ne dwa.